Oratunwek che makatin anan ko tuguk che makatin keyae asikopot kokararanit anan kechop keteshet ko kararanit ko makat ke cheng' anan ko kekwei kaparastaik che chotok che somanatin ako che ititaatin. Kiit age kora nepo kamanut ko mache kenai kole piik che kiparastachin ko ne notok mache kokas icheget. Ngo ka ng'alek ap imbar ko mache kenai kele kimwaitai ano akopa ng'alek ap imbar asikopit koepchi iit icheget ketesiet. Kiit kora ne mache kenai ko ng'alek ap siasa. Mache kora kenai kele takchinge ano usonet ap siaset ap emet asi eng' ye kiparastachin piik che epchin iit keteshet, ko si komuch ichek koyapta ng'alyot ak ko kararanit ketesiet. Mache kora kenai kele tienwogik ingocho che chame piik missing' che chotok epchin iit anan ko kere keteshet asiko ko te ko saet ko tienwogik che kindai ngo ka redio, ngo ka telepishon ko che chotok chame kasupik ap ketesiet. Notok ne ikachin kasupet ne oo anan ko ketesiet asiko kararanit.

Pa kamanut missing' tapenet ap logoiwek eng' chi age tugul eng' emet amu logoiwek ko ipwech ng'alek che lelach che toma kekase. Ako kiit age kora, ko konech naet akopa kiit ne tese tai eng' emet asi komuch ketes tai komye eng' padap tai kou ye makat. Logoiwek ap emet kora cheipwech telepishon anan ko redionik ko konech kora asikenai kele ng'alek ap kolset ak minsetap pandek kou nee amu tapenet ap logoiwek logoiwek koipwech logoiwek ap ng'alek ap ropta ak oleu ng'alek ap usonet. Logoiwek ap emet kora koipwech akopa tuguk che chang' kosup ak kou chamet ap porwek eng' ng'alek ap mogonchweshek. Logoiwek ap emet kora kotaretech konaiseiwech akopa ng'alek ap somanet ak ole testaitai emet eng' ng'alek ap somanet. Tapenet ap lowkora koipwech ng'alek ap pandaptai ak panganutik ap serkalit kosupgei ak ng'alek ap pandaptai ngo ka tekset ap koriik, ngo ka tekset ap siptalishek , ngo ka tekset ap oratinwek.

Kararan ripsetap chepkondok anan ko paishet ap chepkondok anan ko rapisiek eng' oret ne nyalunat amu ye paishe chito chepkondok eng' oret ne manyalunat ko wendi asikopet inendet chepkondok che chang'. Ko konoret ap chepkondok anan ko ripset ap chepkondok eng' lagok che mengechen ko kiit ne pa kamanut ko katai konet gei lagok ripset ap chepkondok ko tako mengech. Pa kamanut ko kakinet lagok akopa sandukut ne notok ne kikonore rapishek asikoyai lagok konyor atepta ne nyalunot anan ko ne notok ititaat eng' ng'alek ap ripset ap chepkondok notok koneti lagok konai korip chepkondok anan ko paishe eng' oret ne ma nyalunot kou kopaishe eng' kerichek ap pokitatet anan ko maiyek anan ko al tuguk che chotok ma nyalunotin. Konoret ap chepkondok eng lagok kora koneti icheget kole chepkondok ko tuguk che pa kamanut eng' sapet che ngo mamite komuch kotepi sapet eng' oret ne notok nepa kaseret anan ko oret ne manyalunot. Ko pa kamanut missing' ko kanai lagok korip chepkondok anan ko kopas chepkondok kot kochag'aitu asi ang' ye chang'a koyai kiit nepa kamanut ne notok ne takunat.

Kingonam kandoinatet serikalit ap Kenya Kwanza, ne notok indochin President William Arap Ruto, ko kiip tuguk che chang' che ki kamwachi piik ap emet kolechi ipu akopa walet. Agenge eng' tugchotok ko mbolea che kiimuch icheget, koipwech serkalit eng' peit ne mitei ng'uny ak kochang'it mbolea eng' emet. Ko mbolea ichu kingoitchi piik ap emet, ko kikoip walet ne mi parak. Kikotes kolset ap tuguk eng' imbar ako notok ko kikokon kowa parak kesishet ap minutik eng' imbaronik. Kikotesakis pandek eng' emet, kikotesakis nganuk, ak tuguk che chang' angot amitwogik kora che chotok kipae tuga. Kiit age kora ne kitesak ko piik che yae poishonik eng' imbaronik amu ngo tes tai kotesakis minutik anan ko kesutik i, ko ite kora kemach piik che chang' che paishe eng' mbaronik amu ye te ko chang' minutik ko mache piik che chang' che yae poishonik eng' mbaronichotok ako notok ko kikokon kelchinet ne oo ne kiko kachi piik komeng'is sapet notok ne nyalunot eng' kimugul met.

Kitil serikalit ne oo kepaishe simet anan ko ng'alek ap kompyuta, lipanet ap chepkondok si komuch chi kopaishe oret ap Nairobi expressway. Notok ko amu tinye kelchinaik che chang' lipanetap simet. Ne tai ko lipanet ap simet koistai ng'alek ap nametap asoya notok ko asimapit ng'alek ap chorset ap chepkondok che chotok che kilipani asikopit kopaishe oranotok. Nepo aeng' ko ng'alek ap simet ko nyum nyumi panda amu oret, oranatak, ko chang' karishek che paishe ko te ko saet. Ko ng'alek ap simet i, koistai ng'alek ap chiletapgei nepo karishek che chotok che mache kopaishe oret ap Nairobi Expressway. Ng'alek ap simet kora ko amu tese tai ko mandai emet koistaige eng' ng'alek ap lipanet ap chepkondok che chotok kipaishe chepkondok anan ko rarakiik si kopa lipanet ap chepkondok kepaishe simoshek.